Aya nĩ atongoria arĩa mathurĩtwo nĩ mũingĩ bũrũri-inĩ gũtũtongorai, marĩ mbũnge-inĩ ya bũrũri, makĩaranĩria kana akũruta mawoni marĩa magĩrĩire, kana magĩcirĩra ũrĩa megũĩkĩra andũ a bũrũri wao, nĩgetha ũthiĩ na mbere, nĩgetha mahote kũmatungata wega nĩkĩo me haha, makĩaranĩria thĩiniĩ wa mbunge.

Ũhandi wa waru, wĩna , ũtiganĩte, nĩ mwega mũno, tondũ ũyũ nĩũroneka nĩ ũhandi wa kũhandĩrwo makũnia-inĩ, na nĩ waru ũraciara mũno. Andũ mangĩhĩmbĩria mũhandĩre ũyũ wa waru, andũ matingĩgakorwo mena thĩna wa waru, na noũkorwo ũgĩciara mũno tondũ nĩũroneka nĩũraciara mũno makĩria wona wa andũ mangĩhĩmbĩria ũhandi ũyũ.

Ũhandi wa waru, wĩna ũtiganĩte nĩ mwega mũno, tondũ ũyũ nĩ ũroneka nĩ ũhandi wa kũhandĩrwo makũnia-inĩ, na nĩ waru ũraciara mũno, andũ mangĩhĩmbĩria mũhandĩre ũyũ wa waru, andũ matingĩgakorwo mena thĩna wa waru, na noũkorwo ũgĩciara mũno tondũ nĩũroneka nĩũraciara mũno makĩria wona wa andũ mangĩhĩmbĩria ũhandi ũyũ.

Haha hatirĩ na ũndũ ona ũmwe wa kũngenia, tondũ rĩrĩa mũthuri aratuĩka nĩararuta wĩra wa nyũmba, ti ũhoro mwega ona hanini. Ndagĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩruta wĩra ũrĩa ũrutagwo nĩ mũtumia. Wĩra wake agĩrĩirwo nĩ gũkorwo agĩthiĩ kũruta wĩra ũngĩ ũrĩa ũrutagwo nĩ arũme, no ti wĩra wa mũciĩ wa gũthambia nyũmba, gũthambia indo kana kũruga, ũcio ti wĩra mwega ona hanini wa kũrutwo nĩ mũthuri

Ĩno nĩ mbiacara ya wendia wa indo cia ũthaka, iria cia njuĩrĩ na kana maguta marĩa mehakagũo nĩ atumia, na cia gũthambia njuĩrĩ. Na haha nĩharoneka hena mwendia na mũgũri. Mwendia nĩ kwenderia arenderia mũgũri, na nĩaroneka ena mbiacara ĩngĩ ta ya ũhoro wa wĩigithia wa thimũ ya kũiga mbia thimũ-inĩ kana kũruta thimũ-inĩ, nĩyo mbiacara arahũra igĩrĩ.

Ici nĩ bengi, hena Standard Chartered, na Equity Bank na KCB. Nĩnjega tondũ nĩiteithagĩrĩria mũndũ gũthiĩ kuoya rũni, kuoya rũni kana ngombo, cia mbiacara kana ona ya gũthiĩ thukuru, kana ona ũndũ ũrĩa ũngĩ woothe ũrahota gwĩka, ona kũigithia kĩgĩna gĩaku kĩa mũcara kana kĩa mbiacara, na handũ hothe hena bengi, nĩhonanagia atĩ mbiacara nĩ njega kana nĩhara nĩ handũ hakũru.

Wakie mwaki, woe thaburia theru wĩkĩre maĩ, mũreke, ũkunĩke ũreke matherũke, matherũka biũ biũ, ũthime kiwa ũthime marĩa wagĩrĩirwo nĩ kũruga namo, ũitĩrĩre mũtu waku, ũreke ũtherũke rĩngĩ, ũthonge ngima, ũthiĩ nambere na kũmĩthonga biũ kinya ĩhĩe. Wona yahĩa ũmĩkũmbe ũmĩkurumanĩrie, ũmĩrute riko. Ũcoke woe thaburia ĩngĩ theru, woe nyama ciaku itinangĩtio ũcitĩrĩre thaburia-inĩ, ũciĩkĩre tũmaĩ tũnini ũreke yambe ĩtherũke, nĩgetha ĩngĩkorwo ĩna mũrimũ nyama ĩyo kana nĩgetha ikorwo ciakua, ĩhĩe ũcoke wĩkĩre gĩtũngũrũ, na nyanya ciaku, na maguta, ũkarange wega kinya ĩhĩe wega.

Kĩrathimo kĩa mũciari, nĩkĩrĩ bata mũno. Rĩrĩa mũciari atuĩka nĩarathaima mwana, ona aumagarĩte kana okũrĩa guothe egũthiĩ, nĩaiguaga emũrathime ona agakorwo ngoro yake nĩ ngenu, ona athiĩ kũrĩa egũthiĩ nĩahotaga gũĩka maũndũ marĩa areka, ona gũtherema, mũciari nĩakoragwo arathimithĩtie mwana ũcio ona gũtherema wĩra-inĩ wake.

Ũndũ ũyũ harĩ niĩ, nĩũrĩ mawega maguo, na nĩ ũrĩ ũru waguo. Mawega, nĩtondũ rĩrĩa mũhiki arathiĩ gũtuĩka nĩarakũranũo na nĩahũmbĩranĩtio ũũ, mũthuri nĩwega gũkorwo akĩmenya nĩgetha andũ mamenye kana nĩma nĩoĩ mũtumia wake wega, kinya ona mũnungĩre ona kana mũrũgamĩre nĩũtũmaga mũthuri akorwo agĩkũrana wega. No naguo mathĩna maguo, naguo nĩ ũũ, atĩ mũthuri nĩ hinya mũno gũkorwo akĩmenya mũtumia wake rĩrĩa ahumbĩrĩtwo macuka, na noĩrehe haro nyingĩ, rĩrĩa athiĩte akanyita mũndũ mahanaine na mũtumia wake akamũhũmbũria, no ĩrehe akorwo agĩconoka mũno mbere ya andũ.

Haha nĩ andũ mathiĩte hamwe na atongoria ao, nĩgetha mahande mĩtĩ, nĩgetha monererio kĩonereria kĩega, kana nĩgetha magakĩririkanaga mũtongoria wao nĩatuĩkĩte wa gũka gĩcigo gĩa kwao, nĩkĩo gĩatũmire ahande mĩtĩ, na agĩitĩrĩria maĩ. Na ũhandi wa mĩtĩ nĩkĩonereria kĩega, atĩ nĩgetha, mĩtĩ tondũ nĩĩgucagĩrĩria mbura, na ĩgatũma ona bũrũri ũtuĩke wa gũthakara mũno makĩria nĩũdũ wa mĩtĩ.

Ũndũ ũyũ handũ ha kũiga mafairũ maingĩ mũno thĩiniĩ wa obici, ona kaba mũndũ angĩhota kũiga maũndũ make thĩiniĩ wa kombiuta, nĩgetha ahote, ĩkoragwo arĩ raithi mũno kũiga maũndũ make mothe kana thiri ciake ciothe thĩiniĩ wa kombiuta, tondũ nĩtũmaga nĩtũmaga wĩra ũtuĩke wa kũhũtha, handũ ha gũtinda agĩetha thĩiniĩ wa maratathi kamwe gwa kamwe. Ona ĩgatũma ona obici ĩkorwo ĩtheru ĩtakuanĩtie maindo maingĩ.

ĩno nĩ kabati ya nguo tondũ nĩnjige nguo. Hena ngũbia icurĩtio ũguo kuonania nĩ kabati ya mũthuri kana mwanake. He na rangi wa iratũ, ndawa ya magego, he na bathi ya kũhũra nguo bathi, he na gĩcanũri, he na kĩnũrũti kĩa njuĩrĩ, he na iratathi he na iratathi ria gũthiĩ kĩoro nĩyo tissue, na hena mũkinyĩ, hena mũtutu wa powder ya kũhakwo ũthiũ, hena maguta ma vaseline na he na spray.

Wambaga gũthandũra mbembe, ũgacigĩrĩra riko igacamũka nginya igatuĩka nĩciahĩa. Ũgakorwo ũharĩrĩirie waru, ũgacoka ũkawĩitĩrĩra mbembe-inĩ icio, na manyeni magũtuĩka nĩũrakima mũkimo naguo, wona ciahĩa biũ, ũgekĩra gacumbĩ, ũgakorwo ũkerũrĩte tũmaĩ ũgathima tũmaĩ, ũgakimania mbembe icio hamwe na waru kana marigũ na mboga, ũgakimania biũ ũgatuĩka mũkima mwega. Ũgacoka ũkoya gĩtũngũrũ ũgatinangĩria thaburia-inĩ kando, ũgakaranga gĩtũngũrũ kĩu wega na ũgacoka ũgagĩitĩrĩra mũkimo-inĩ waku, ũgakimania biũ, ũcame cumbĩ kana nĩ mwega, ũgakora mũkimo waku nĩwakorwo wĩ mwega wagũtuĩka nĩwakũrĩo.